Mae en pur mar michele, pur mar michele e aluorawa iopur kuonde ma pi nge'nyie, pur mar michele, jopur nyalo pur gingiwegi , e grube, kata jogo manigi kemb nyalo puro gi kembe ma gin godogo, pur mar michele ipure higa ka higa kendo kinde mangeny iyudo ni ipure ndalo ma koth nge'nye.

Mae en pur ma ka ipuro to okochuno ni koth nyaka chwe eka mondo japur kom kata pith chamgi, nge'ny koth puro ekit pur machalo kamae gin kaka nyanya, kitungu, alote kod oduma. Kothe machalo kamagi gin kothe ma bechgi tek, kendo kinde mange'ny gikawo thuolo matin mondo gichiegi, pur machalo kamae en purno mamiyo jopur nuango' nuengo' mamlo nimar ok gitegemea kothe madonge' kendo en pur minyalo puro samoro amora.

E gwenge' machalo kog magi, pi en gino ma nwango' tek ahinya, kendo mon gi nyithindo chunoni mondo wuothi okenge maboyo eka mondo giyud pigno. Kinde mange'ny iyudo ni chieng' rieny kendo twoyo aore mathoth, iyudo ni kendo aluorani thothgi onge nembe maginyalo yudoe e pi maler omiyo

Pur mar alote en pur matek, odwaro hikruok malong'o, gomenda kendo dwaro ni ingi' seche maber e kor higa ma onigo bed ni ipithe alot ka alot. kinde mathoth purni dwaro ni nga'to bende ongi'ye twoche manyalo goyo alot e kinde ma ginie e puotho, pur machalo kamae bende dwaro ni nga'tno obed gi arita motegno, ni mar jokuo thoro donjoe puothegi kendo kwalo lotgi kinde magisetegno. Alot machalo kamagi bende dwaro ni japur obed gi chiro ma oseikore, nimar githoro kethore piyo ahinya kendo gin gigo ma nyalo kan eka mondo chieng' irit godo chiro.

Pur mar ochiago en pur manigi faida mamalo ne jopur, en kothi manyalo donge e aluora mora mora, mano ma kothe ni malo kata ma kothe ni piny, ochiago en kothi makawo ndalo matin mondo oti kendo mondo otegno, pur mar ochiago en purno mapesane nimalo ni mar kuom puotho ma oromo eka achiel japur nyalo yudo kind ogunde angwen kod ogunde abiriyo mamano nyalo konyo jopur

Gige tich maduarore e pith mar gwen, gin kaka gigo ma iketone gweno chiemo, gigo ma iketone gwen pi, gigo ma iketogo pi mar kar luoko tielo seche ma idonje od gwen, kendo dwarore ni japuro oger ot ma otegno magwende birodakie ma ok gimoro nyalo donjie kabiro inyogie. Jopur be dwarore ni obed gi nge'yo mar tuoche manyalo mako gwen e seche maginie sais mora mora, to onigo bed ni ongeye ni gwen gi chanjo mane magidwaro e kind kind ndalo mage kendo onigo bed ni onge ni kilo mane ma onigo be ni gweni ochopo to onigo bedni gichako toko tong'.

Nyieni goyo ne puothe pii. Pigni igoye koaye aora kata enam . kosedonje puodho tiyaro mtaro matin matin mondo pii omol e puodho mos kadonjo ne cham ka cham. En tich ma kawo seche mang'eny kendo jopur nyaka ng'e ni seche ma pii mol to omol gi sipidi mapiny ma ok ma nyalo ywero chambe go . En tich ma bende ngato ka timo, to dwarore ni obed gi ng'atno ma konye mondo ka pii osepong'o kuma chielo tiyawo mondo omol ok ochak odhi ne cham mamoko e puodho kuond mamoko.

Gino matimore kae, en ni ogoyo yath mondo oneg kute moko kara tuo moro e aluorani, en tich ma itiyo gi sirikal ,kinde mantiere bukruok mar tuo moro kata mar kute moko manyalo hinyo jok ma odakie e aluorano, miyo ma obedo kaeni en miyo ma uso olemo, kendo kama obedeno okonigo bedie ni mar kinde mathoth yethe machalo kamano nyalo bedo gi mathara madongo' e kit ngi'ma ma jomo ogamogi ma okogeng'o imgi kata wenge'gi seche ma igoye.

Ber ma iyudo e tijni, en ni okonyo gengo' tuo kaeto okonyo nego kute moko manie e aluora machando ngi'ma thano. Tich machalo kamae en tich makinde mange'ny reso ngi'ma ji koluore ni ka okogoye to twoch nyalo gore kuom jogo ma odakie e aluorani, kendo onyalo kelo thoge moko ma ohiw ne nyithindo kod joma dongo, en gino ma kinde mathoth sirikal timo kendo.

Pith mar chiaye matindo, en pith ma itimo gi jopur duto e aluorawa ma wadakie, pith machalo kamae, en pith ma itimo ka ikiko chiae matindo kod chiaye madongo, kinde mathoth jopur nigi thok , nigi gwen koka kendo obedo gi chiaye matindo machalo kamae gi, chiaye matindo gin pith en pith manigi faida maduong' ne jopur, ni mar chiaye matindo gin chiaye go manyuolore bang' kinde mathin mathin , ngenyne bang' kinde mag dweche adek kod dweche angwen kuom mano diel kata rombo nyalo nyuol dingwen kata didek e higa achiel

Pith mar gwen mag tong', en gino ma itimo gi jopur mange'ny e aluorawa , en pith ma itimo gi jopur matindo kod jopur madongo' jopur matindo nyalo pitho kit kind gwen pirariyo kod mia adek, to jo pur madongo nyalo pitho kind gwen mia dek kod elufu apar, en pur manigi nwengo' mamalo ahinya ni mar tong' en gino manigidwaro mamalo e chirni machiegni kod kendo maboyo, tong en chiemo manigi thatho mamalo ahinya ne nyithindo kod jomadongo, kuom mano tong en gino ma ingiewo e rangeny mamalo kendo nengone bende en nengono maji mangeny nyalo chopie.

Gigo makelomor kae, en ni jogo ma odakie aluorani, nigi kisima ma igoye pi koyae e yi lo kaeto ikete tenge ma iyudogo pi maler mar motho, kata mar luoko, kata mar tedo kata mar gimoro amora machielo. Aluorani bende ineno ka pigno okonyo koro ginyalo yudo kaka ginyalo puro alot matin matin kuonde ma gidakie e pier udi.

Gino mabiro gino mabiro e paro ka aneno gini en ni minegi ni e riuruok kaka jo pur, gisango' pes kendo gitiyo kanyakla mondo gi los iputhegi ekamondo ginyag alotegi gi olembe ma anenogi, gimachalo kamae en gino makelo mor ahinya ne jopurgi nimar riwruok e teko kendo kinde mange'ny inyalo solo pesa kata ginyalo dwaro kony ma opogore opogore kuom bede sirikal kata mago ma ok riwruoge ma ok ma sirikal kendo ginyalo nwango' kaka giyudo nwengo'

Ber mar jopur yudo kuom pur machalo kamae, en ni pur mar olembe kod yiende rito aluorawa kinde duto. olembe machalo kaka ma jogi otingo', en olembe ma itiyogo e yore ma opogore opogore , kendo jopur mapure nyalo nwango' nwengo' mabup ahinya ka giyudo chiro machiegni kodgi kata maboyo, marariyo, yiende machalo kamagi gin yiende makelo tipo maji nyalo yuweyo e buoye kendo gin yiende magamo koth e aluora ma opurgie.

Gigo makelo mor ma aneno kae, en ni jopur manie aluorani puro alote kod nyanya e puothegi, kendi giriwore kanyakla, kendo marariyo en ni jopur mane aluorani yudo sir kowuoke migao maok mar sirikal, migao ni oronegi jopuonj kendo mabirongi'yo kaka chamgi thi, marariyo maradek japur manie aluorani nigi pi moromo ma ginyalo goye puothegi kendo maginyalo gogo chamgi machiegi.

Gino ma biro e paro ka aneno gini, en ni jopur manie aluorani puro alote ma opogore opogore, jopur manie aluorani bende ilimo gi bad migepe ma opogore opogore, mago mag sirikal gi mago ma ok mag sirikal, oyorenegi japuonj mapuonjogi kaka yore maginyalo timo mondo alotegi obed gi thatho maber kendo alotegi obed mago manyalo konyo ngi'ma thano, ipuonjogi yethe maginyalo tiyogodo kata mbolea ma ginyalo keto e alotegi mondo gibed alode mabeyo ma ok nyal hinyo ngi'ma thano, to nyalo bero ngi'ma mag jogo machamogi.

Ka aparo kinde mokuongo' mane atimo tijni, ne wapuro oganda e kinde mag chieng' kendo ne chuno ni nyaka mondo wagonegi pi eka mondo gi ti eka mondo ginyagi, ne en tich ma okyot ahinya nimar dwaroreni igiyo pi bang' ndalo matin, to marariyo kendo dwarore ni mondo ibed gi nge'yo mag tuochego manyalo gore e oganda bang' kinde ka kinde, oganda en alot ma dwaroni odo bang' ndalo ka ndalo kendo ok obed gi buya moro amora hiye kinde ma odwarore ni mondo chak golo oganda.

Sirikal mar county mar Garissa, nigi bad migao mochung'ne thieth mag jamni, gioro lakteche manigilony e thieth mag jamni limo jo pur kendo kango tuoche manyalo bed ni chamo jamni e aluorano, gichiu bende yethe ni jamni machalo kaka ngamia, diek, rombe, kod chiaye mamoko majopur pitho e pacho, en gino maber ahinya ni ogengo' thoge moko manyalo go jamni.

Gino matimore kae, en ni theni irango' lewe, irango ka de beni en gi tuwo moro, kendo irange gi jogo man gi lony mamalo, dakteche marango theni, orwako gigo magengo' lwetgi kuom gamo tuo ma theni nyalo bedogo kata gamo uchafu moro manyalo bed ni bange nyago tuwo kuomgi. Gimachalo kamae en gino ma owinjore otim bang ndalo ka bang' ndalo mar rango twoche moko ma bedni inyalo bedo ni opondo kuom jamni.

Sigana ma anyalo chiwo gimomiyo okahero tich mathi mbele kaeni en ni mae en pith mag gwen mag ringo, gwen gi gin gwen madongo bang' ndalo matin kendo gitegno bang' jumbe abich kata jumbe awuchiel, gwengi bang ka kisetegno to hiyango'gi maondo otergi e chiro, jopur mathoth osebedo ka timo timbe moko mange'ny ma ok oluwore gi chik, iyudo ni kende mathoth gichwo ringo' ma giseyango' gi yethe mako mondo ringo'go okuodi kata mondo onenre madongo, yethegi onge' ng'a ongeyo kuonde magiyae kata okopuothgi malongo' gi bad migao mar sirikal ma ochung ne thieth mar chiaye.

Kapok ayawo account to agombo nge'ni en otese mage maduarore ni mondo nga'to oyaw account e kar kungo' machalo kama. Nga'to dwarore ni mondo obed jahiga adi eka mondo obed gi account e kar kungo'uni, maradek en pesadi kata pesa matin maromo nade ma nga'to onigo bed ni kano to bang' ndalo adi kata ndalo adi, adwaro nge'ni en bang juma?, en bang' odiochienge adi? kata en bang dweche adi?

Mae en tich mar chiwo chanjo ne nyithindo matindo e aluorawa, ber ma iyudo kuom timo tijni en ni okonyo gengo' tuoche moko manyalo gore e kuom nyithindo e kinde magidongo. Chanjo en gino ma owinjo bed ni ichiwone nyithindo bang' kinde ka bang' kinde mondo nyithindo obed gi ngima maber ma ok gibedo gi ngo'l moko ma nyalo gore kuomgi kaluore ni okotimnegi chanjo.

Janyiewo nyalo bedo ni dwaro duoko gimoro e duka, nikech wach moro ma okowinjore, to okogeyo mabe chich mar dwoko gimoro e duka, onyalo lere mondo oyud kony kaka inyalo dwoko gino e duka, mokuongo janyiewo nyalo bed ni okawo gino ma ndalone osekalo e duka , kuom mano en gi ratiro ma duoko gino e duka kata donjone jadukano kuom usone mwandu ma osekethore, to marariyo janyiewo nyalo bed ni akawo mwandu ma okethre kendo ma ok ti e duka ma okonge'yo, kuom mano en gi ratiro ma dwoko gino e duka ni mar chik okoyiene nga; to uso mwandu ma okethre e duka, to maradek janyiewo nyalo bedo ni okawo, gino manengone ni piny to ousnego gi e nengo' ma malo kuom mano mano ok en gino ma owinjore kendo en mibathi kuom jauso machalo kamano. Omiyo owinjo bed ni ja nyiewo duoko gino e duka kendo onigo bed ni seche ma oduoko gino e duka to otingo' risit kata otas mane ondikne e seche mane anyiewogo mwanduno.

Mae en yo ma jo thot ma jomasai ne tiyogo mondo eka gimok mach, anyalo puonjo nga'to kaka onego tim tijni ka mokuongo inyise mondo amany kit kede mayae e kit yiende moko manenyalo timo tijini, ni mar ok en kit kede mora mora kata kit yien mora mora mane minyalo tigi kete mondo omok go majni, marariyo anyalo nyise mondo omany kit kite moko mane itiyogo mondo eka mondo majni moki ni mar ok en kidi mora mora ma inyalo duny hiye kedeni mondo ogol majni, maradek sama ikutho majni to ne dwarore ni ogenge' gi ji ariyo kata adek mondo kik awuka bedne mange'ny kata mondo okudre manyeny eka mondo oliel.

Gini thoro yudore e aluorawa, kendo itiyokode e yore mathoth, mijogo manigi e kind higni mopogore opogore, mokuongo' gini itiyokodo e yore mag thieth, itiyokode kod lakteche e chiwo thieth kata gi chiwo yethe, marariyo gini itiyokode e yore mag ohala, jo ohala tiyo kode e yore mag timo uso kata yore mag gamo mwandu, itiyikode e kode kod nyithi sikul e yore mag somo kendo kod yore mag timo nondro, itiyo kode kod jopuonj e yore mag puonj kendo kod e yore mag timo nondro, en gino manigi manigi nengo' mamalo kendo ithoro ti kode ka ji otang' ahinya mondo kik okethre.

Yore ma itiyogo gi tinga oselokore bang' kinde ma thoth, tinde itiyokode e yore ma opogore opogore, mopogore gi chon mane itiyokode e yore mag pur kende, tinga e piny masani itiyo kode e yore mag ywa mwandu, itiyokode kendo e yore mag choko takataka, itiyokode e yorego mag sombo pi kendo itiyo kode e yorego mag nga'do chiemo ne chiaye e puothe, tinga bende itiyogo e yore mag ywayo mitokni kata nyamburko ma omoko e chuotho kuondego ma yo okberie.

Gino matimore kae en ni riwruok moro ma ok mar sirikal ochoko jogo manie sector moro. Jogi gin joma chuo kendo joma mine. Gibedo gi bura kendo bang' bura to koro gichung' kendo igo gi picha. Ma timore e kinde mathoth ma ji oriwore kamoro kata ma ji obedo gi bura moro ma gitwak e weche moko moriwogi kaka oganda. En gino matimore e odiochieng'.

Mae en pur mar puothe madongo. Pur machalo kamae en pur no mitimo gi jogo matimo pur e kiwango maduong'. Kinde mathoth pur machalo kamae ni gi madhara malich ahinya e aluora. Nimar puothe mang'eny bedo to yiende to bedo matin. Kuno ma yiende bedo matin en aluora ma kinde mathoth ok yud koth malong'o.

Gino matimore kae en ni japur ni e puothe. Puodho ni en puodho mar oduma madongo. Japur ni e puodho kendo opimo yath. Yath mopimo ni en yath midwa ru gi pi eka mondo ogoye e puodho. Kinde mang'eny japur nyaka som yath malong'o. Mondo ong'e ni kit yath mane modwa goyo e puodho. Ka ok osomo kit yath malong'o to onyalo po kogo yath ma ok owinjore e puodho. Kendo mano nyalo kelo lal mar cham kendo mar pesa. Mano bende nyalo jiwo kute mani e puodho no mondo omed ketho puothe no magikone omed wito nueng'o madoyud e puodho.

Kinde mane apidho atudo mokwongo ne en kinde machon ahinya kinde mane pod an rawera. Winyo mar atudo en winyo manya dak e pacho gi ji. Kata madak e bunge kaka lee. Winyo mar atudo ohero dak e aluora ma pi ng'enye nimar kit ngimane odago nus e pi kendo nus machielo odage lo. Atudo en winyo manyuolo tong' mang'eny. Kendo kinde mathoth iyudo ni obutno e tonge gi kendo otoyo gi te. Atudo bende en winyo no ma ringe mit ahinya ka otedi kendo kata tonge bende kochiel to bedo mamit ahinya.

Gino mamora ka aneno kae en ni magi gin alot. Alote gi ler kendo alote gi yudo pi malong'o. Alote gi bende onge kute moro amora kuomgi. Kuom mano japur timo gimong'eyo. Alot gi e tiendgi okete taka mag muora. Taka ni iyudo kama obare bao kata kama ogoe yien piny kaeto ong'ol bau. Mae nyiso ni japur timo gimong'eyo. Kendo japur nigi lony. Alot gi yudo yath malong'o kuom mano geng'o ne gituoche manyalo gogo. Alote gi gine alote mago ma kocham gi jo ot to ngima gi bedo maber nikech gichamo alot man gi dhadho malong'o.

Mae en chiemo mar nduma. Nduma inuang'o e dho aore kata e dho nembe kuonde ma pi ng'enye kata kuonde ma pi chung'e mathoth. Nduma inyalo cham nono gi chae kata inyalo cham gi chak. Nduma bende inyalo ted gi michele kinywando e iye. Kata inyalo ted yore to ichamo kod kado mar ringo kata mano mar rech. Kendo ma en chiemo man gi dhadho maber ahinya kendo nyithindo mang'eny ohere.

Mae en kit alot miluongo ni dania. Dania nigi nengo ahinya ne jodak mag aluora ma wadakie, Nimar dania en alot no man gi dhadho mamit ahinya kendo en got ik maduk mamit ka oted go chiemo. Dania kinde mathoth iyudo ni itedo go ring'o, rech kata chiemo moko man gi kado machalo kaka aliya. Dania medo chiemo bedo gi dhadho mamit kendo bedo gi tik mamit ma koted ne go welo to welo ae ka mor.

Pur mar oganda en pur no ma asepuro e kinde mathoth ahinya. Ane gi lony e pur mar oganda kendo ang'eyo kit kothe mopogore opogore mag oganda. Pur mar oganda en pur man gi faida ni mar oganda en kodhi no makaw ndalo matin e puodho mondo otegno. Kendo en kodhi no minyalo cham ka en e kiwango moro amora. Inyalo ng'wed ite titedo kaka alot. Kata inyalo pon kothe kapok otwo ahinya kendo iboko aboka kaka alot. Oganda bende inyalo we matuo ahinya e puodho kaeto inyalo kan kotheno kaeto ichamo mos mos gi familia. Oganda bende nengo ne ber ahinya e chiro kendo iyudo ni jopur yudo faida ma malo ahinya e pur mar oganda.

Mae en pur mar apilo. Apilo inyalo pur matin e tie udi kaka gino ma ichamo godo chiemo kata inyalo pure e puthe madongo kaka cham no ma itero e chiro kendo midwaro godo nweng'o. Pur mar apilo dwaro lony mamalo. Ni mar japur nyak ng'e kit apilo ma opuro e puothe ni en mane. Apilo nitie apilo machon mane dongo e bunge to kendo nitie apilo ma nyasani ma opuodh gi sirikal kendo ma neng'o ne ni e chiro maber. Japur nyaka ng'e ni apilo idwaro e chiro ka en e kiwango mane. Jomoko dwaro apilo mosechiek ahinya molokore makwar. Kata jomoko be dwaro apilo ma pok otegno ahinya ma pod ralum. Ka japur ong'eyo mano, to obiro ng'eyo ni owinjo ka apilo magegi ka ni ekiwango mane kendo onego bed ni ong'eyo ni apilo ni itero e chiro ka en e kiwango mane?

Gigo makelo mor ka aneno kae gin gigo mathoth ahinya. Aneno gwen mopidh kae kendo gin gwen mago matoko tong'. Aneno ka oger ne gi ot motegno. Kendo oket ne gi gigo mag chiemo ma ong'aw gi tol koa e gama. Gwen gi gin gwen ma ngima gi ber. Gin gwen ma ok okuyo kendo wi gi ni malo kagiwinjo ka ng'ato odonjo e odgi no. Pur machalo kamae en pur mitimo gi jopur man gi pesa. Nimar gwen mang'eny machalo kamagi dwarore ni japur obed gi hikruok malong'o eka nyalo pidhogi.

Gigo mamiyo tijni bedo kod nengo e aluora en ni pur machalo kamae en pur no makonyo jopur gi tong' kendo gi ringo. Jopur yudo kaka ginyalo chiemo e udi maber kendo gibedo gi afya maber. Jopur bende yudo tong' kod ringo ma gitero e chiro ma gi uso ne jomamoko kendo giyudo nwang'o mabup makonyo gi e rito famlia mag gi e yore mamoko. Jopur mag cham bende nigi nueng'o kae ni mar giyudo kaka ginyalo yudo mbolea ma gikete e puothe gi e neng'o mayom.

Magi gin waru. Waru irito mondo kik kethre gi yore mopogore opogore ka jopur kawo okenge malong'o. Mokwongo, japur nyaka ngi' ni waru okayo sama owinjore. Mae en ka pok low obedo matek ahinya kendo kute gi odonje waru kapod ni e low. Mar ariyo, waru gi onego bed ni ikano e kret mag bau ma olosi kendo oket nkanyo ma n gi tipo ma chieng' ok go gi. Mae mono waru tow kata mono gi yudo chieng' manyalomiyo gichako ti ka pok sa gi oromo.

Josiasa ariyo mahero mawuok e gweng'wa en mokwongo ja od bura mochung' ne boma mar Homa Bay miluongo ni Peter Opondo Kaluma. Peter Opondo Kaluma en ja od bura mariek ahinya kendo nyieno matiyo matek ne jopiny. Mar ariyo en Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga en jatelo mar duond bura mar ODM. Kendo osebedo jatelo mar duond bura no kuom higni piero ariyo.

Mae en tich ma itimo ka ikiko cham kod alote mamoko e puodho achiel. Ma itimo kinyalo kik kothe machalo kaka oduma kod alote kata gi olembe machalo kaka avacado kata rabolo. Mae miyo puodho bedo gi dhadho mamalo ahinya. Nimar seche ma itimo kamae to oduma, kod oganda kod alote kata olembe gi miyo lo bedo gi dhadho mamalo.

Mae en pur mar kitungu marachar. Pur machalo kamae ok time aluora wa. To kata kamano e aluora maseneno ka itime mano kuma chalo kaka bombe mag Narok iyudo ni kitungu ni ichako tije e sa machon. Kitungu ni kaw dueche abich kata ang'wen mondo bed motegno. Kendo en tijno ma ki ing'iyo maber idwaro ni itime ndalo ma chieng' rieny. Nimar koth mang'eny ketho kitungu ni sama en e puodho. Kitungu ni en kitungu man gi nengo ahinya. Kendo nengo ne e chiro ber.

Pur mar rabuon ok en pur no man gi weche madondore mang'eny. En pur no ma ng'ata ngata nyalo timo. Kendo ka ipuonjo ng'ato pur machalo kamae onengo mokuongo ong'e ni mondo oyud kodhi malong'o oyier rabuon no ma opidh kanyo ma onge tuoche' Kendo ong'i ni rabuon mokawo onge kute moro amora mosegoyo. Mar ariyo nyaka ong'e ni iko puodho e sa mowinjore. Puodho onego pur ndalo ma oro nitie mondo lo otore mayom kendo lo opur re matut. Kendo japur owinjo ong'i ni kamopidhe rabuonde ok en kanyo ma pi chung'e mang'eny. Ma en ni mar kanyo ma pi chung'e mang'eny biro towo rabuon gi ka pok sa gi oromo mar kayo gi. Rabuon bende ok en cham no migone ne yedhe mang'eny. Kuom mano, japur oneng' ng'i mana ni rabuonde kamopidhie en kanyo ma oula ok chung'e kendo en lowno mapok obede gi tuoche mamoko kata ma pok opidhe rabuon kinde mamoko. Kuon mano rabuon mopidho seche mopidhe no ok gam tuoche.

Weche osewachore mang'eny kuom budho. Kendo gik mang'eny osetimore molure gi kod weche mag pudho. Budho en gino ma ichamo kendo en chiemo mamit ahinya. To kata kamano weche mang'eny luore. Budho mokuongo iwacho ni budho dwarore ni opidh kanyo ma ji ok kale mang'eny. Ni mar jogo makalo kuma budho opidhe mang'eny thoth ne jamiyo budho ok tim maber kata miyo budho ka osegolo kodhi to budho chako mana tow. Budho bende iwacho ni ok onengo opidh kanyo ma koko ng'enye ni mar budho oluoro tulo. Kinde mang'eny iwacho ni budho kopidh kuma koko ng'enye to budho ran arana ma mondo koro oik budho malong'o bedo matek. Budho bende en gino ma iwacho ni dwarore ni ocham kama ng'ato goye dala. Nima budho kochan kama ng'ato goye dala to dala no bro lak mabor ahinya kendo rumbe ok biro bedo mayot.

Gino mabiro e pacha kaneno gini en tiang'. Tiang' en gino ma ipuro mang'eny ka luo wa. Tiang' mokwongo inyal pur e puothe ma tindo kata e puothe ma dongo. tiang' inyalo pur mana ma ichamo kata mano ma itere kembe ma irego mondo losgo sukari. Tiang' kawo kinde mathoth e puodho mondo otegno, ng'enyne okawo kind dweche apagaboro nyaka dweche prariyo gang'wen eka mondo otegno. Kendo tiang' sanch, puodho mopure ok nyal pure gimachielo kendo, bang' higni ang'wen kata abich.

Ja od bura wa ne en Peter Opondo Kaluma to kendo bang' yiero ne ochak oyiere kendo ka ne yiero otimore. Peter Opondo Kaluma en ja od bura mani gi nyadhi ahinya kendo en nyieno ma tiyo matek ne jopinyne. Opondo Kaluma en ja od bura ma osetero chike mathoth e od bura kendo osengiyo ni ntithindo mang'eny odhi sikul ma otieko.

Mae en puro mar alot mar kabich. Pur mar alot mar kabich ni en pur no man gi faida ma malo ne jaur mapure. Kendo anyalo puonjo ng'ato kaka itimo tijni gi yore mopogore opogore. Mokwongo japur nyaka ng'e ni lop midwa pure alot ni onge buya moro amora kendo ohike sama owinjore. Ma en kopure sama owinjore ndalo horo kendo ong'iyo ni oyoro puodho no sama ber ka pok koth ogore piny. Japur nyaka ng'e ni odundu mag pi gi oket gi maber ma ok ni gichewro pi kama ok owinjore kata mabor gi tie alot. Alot nyaka ng'i ni ogo yath e sa ma owinjore ka pok tuo odonjo e alot gi kata kute mamoko.

Ng'eyo kata gige tich madwarore e tij ni thoth. To kata kamano wabiromana wacho matin minyalo tigo gi japur madwaro chakore. Mokwongo, japur nyaka ng'e ni en gi gike mag pur. Kwe gi dhoge kata tinga monyalo puro go lob ni. To mar ariyo japur bende nyaka ng'e ni en gi gigo mag go yath. Nimar magi gin alote madwaro ni igonegi yath kinde ka kinde ng'eny ne bang' juma ka bang' juma. Japur nyaka ng'e ni en gi tonde moromo ma itwe go alot ni mondo seche ma ochako olo olembe go kik nyon lo. Ma en ni seche ma olemo go onyono lo to gibiro gamo tuo kata chieng' biro wang'o gi kuom mano ok gibed go nengo malong'o e chiro. Japur bende nyaka bed gi yo ma obiro go ne gi go pi. Odundu miketo e tiend gi go inyalo ti go kata inyalo ti gi mamoko makiro pi gi malo. Kata ka mano nyaka ong'e ni pi donjo ne cham go duto te.

Gini matimore kae en ni japur wuotho e puothe. Owuotho e puothe korango ka ong'iyo ka de bed ni kute moko odonjo e puodho kata tuo moro ogo ne cham. Ma itimo ga gokinyi kata godhiambo. Japur ni wuotho e puothe bang' koth. Ong'iyo ka de bed ni oula nyalo bed ni ogore e puothe gi kamoro. Kata bende ong'iyo ka de bed ni chiaye moro odonjo ne e puodho. Ma itimo aka mondo ing'e ni puothi dhi maber kata o oyo.